Eng' pichaini komito duket nealdoi tukuk che terter. Tukuk chutokko cheu pandek, marakwek, ndenguk, kundek ak tukuk alak che terter che chang'.

Eng yu komi kitunguik chemugulen, chekealdoi amun kikibarkan ako chang mising. Mito chito nealdoi kitunguik chotok akomito nemi kokwei kitunguik, kotoku kole inendet ko customer. Kitunguik chutok mugulen kochamei bik mising akobo komonut kenyai mung'aretab kitunguik chutok sinyirchikei chepkondok.